Rĩrĩa mũndũ atuĩka wa gũcenjia mũgũnda wake wa kũrĩma, agatua wa gwaka manyũmba, rĩngĩ no ĩkorwo nĩ mburoti kana nyũmba ciake cia gũikara, nĩ ũndũ ũngĩkorwo na maumĩrĩra ngũrani. Ũndũ wa mbere, angĩkorwo nĩ mburoti araka, no ake mburoti iria cikũmũrehera mbeca nyingĩ gũkĩra ũrĩa aronaga hau mbere na ũrĩmi. Ningĩ no akorwo nĩ araikaraga maica ma thĩ atua gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũgũnda gĩa gwaka, kĩu kĩngĩ agĩtua gĩa kũrĩma. Ũndũ ũngĩ no ũkorwo na maumĩrĩra moru, tondũ rĩrĩa mũndũ atua gĩcunjĩ o kĩrĩa tu gĩa kũrĩma atua gĩa gwaka, ũguo ĩronania atĩ kahinda gagũka gũtirĩ irio agakũragia we mwene. Ũguo irio iria arĩkoragwo nacio nĩ irio cia kũgũra, ũguo nĩarĩingĩraga thĩiniĩ wa mũhuko wake makĩria gũkĩra ũrĩa angĩraingĩraga mbere.

Ndona ũũ, nyonaga andũ mena maica mega na ngĩona nginya ngirathi iria marahũthĩra, marahũthĩra ngirathi cia goro, na nginya inyui iria maranyua ti inyui cia raithi nĩ inyui cia goro. Ũguo rĩrĩa marahũthĩra indo ici, nĩ ĩronania nĩ maigithĩie mbeca nyingĩ kana nĩ mahũthĩrĩte mbeca nyingĩ nĩgetha ũndũ ũyũ ũtuĩke wa gũkinyanĩra. Ningĩ ũngĩrora hau nĩndĩrona hena irio mĩthemba mĩingĩ, na ti irio cia raithi, nĩ irio cia goro ũguo andũ aya na ũndũ mũkuhĩ nĩ atĩ mathiĩte gwĩkenia, na gwĩkenia gũkũ marekenia nĩmahũthĩrĩte mbeca nyingĩ nĩgetha mathiĩ magũre irio ici, na akorwo nĩ gũkombora kũndũ makomborete, magathiĩ nĩgetha magĩe na njĩra ĩyo ya gwĩkenia. Ũguo nĩ ĩronania ti andũ a maica me thĩ, nĩ andũ mena maica meigĩte na rĩngĩ nĩ andũ mena mawĩra. Ningĩ, no ũkore nĩ arata mateĩrĩgaine macemanĩtie nĩgetha kũririkanana. Na no akorwo ningĩ nĩ bamĩrĩ ĩcemanĩtie nĩgetha ĩgĩe na kanya ka mwanya ga gwĩkenia.

Mabundi aya maraka nĩmateithagĩrĩria mũno rũrĩrĩ rwakwa mũno. Gĩtũmi nĩ gĩkĩ, rĩrĩa maka nyũmba ta ĩno, nĩyonanagia atĩ rũrĩrĩ rũu nĩrũrakũra kana itũra rĩu nyũmba ĩyo yakwo, nĩrĩrakũra na nĩrũrathiĩ na mbere. Ningĩ mabundi aya nĩ marĩ na bamĩrĩ ciao, ũguo rĩrĩa mararuta wĩra ũyũ wa gwaka-rĩ, nĩmarahota kuona ũboco wao wa o mũthenya na makona kĩndũ kĩrĩa gĩgũtwarwo bamĩrĩ-inĩ ciao nĩgetha mone gĩa kũrĩa, gĩa kwĩhumba na gwĩka maũndũ marĩa mangĩ ma ũthii wa nambere kana ũkũria. Ningĩ nĩndĩrona atĩ rĩrĩa mũndũ kana maturubarĩ maya marahũthĩra maumĩte he mũhũri biacara ũmwe. Ũguo nĩmarathiĩ na mbere na gũkũria itũra rĩu kana mũbiacara ũcio. Tondũ rĩrĩa magũra maturubarĩ mau, na mĩthanga, okorwo nĩ ta mĩcumarĩ kana mbaũ, indo icio cioothe nĩcicokaga gũkũria bũrũri na ũgakũria arĩmi na aigi biacara.

Ngĩrora nĩ ndĩrona kuruti kana kurutu iria cithiĩte kwĩrutanĩria nĩgetha cioywo, rĩngĩ kwĩ ũthigari, ũnjeci, kana ikundi iria ingĩ cia kũrũgamĩrĩra kanakũgitĩra bũrũri. Nĩ ndĩrona nĩ imwana nini citarĩ na mĩaka mĩingĩ, ũguo nĩ imwana ciũkĩte ciĩrutĩire nĩgetha cihote kũingĩra gĩkundi-inĩ kĩu, kana cihote kuoywo na cituĩke gĩkundi kĩmwe kĩa kũgitĩra bũrũri.

Ũrĩa ndĩrona, ndĩrona nũgũ ciĩ ĩmwe ĩ igũrũ wa ngari na ĩrĩa ĩngĩ ĩkiuma thĩini wa ngari kũgerera ndirica koguo nĩ ĩronania nĩ handũ kana gacigo kana gakoragwo na nũgũ ũguo mwene ngari ĩno ekwambĩte kũrũgama mwena wa barabara na nũgũ icio cioka, na cianjia ĩmwe yaingĩra thĩiniĩ yauma na kĩndũ gĩĩki ĩnyitĩte na kanua, ũguo nĩ ta kũiya yaiya, tondũ mwene ngĩmuona ndĩramuona arĩ nja wa ngari, ũguo nĩ kaũndũ kangĩkorwo ka mwanya tondũ tĩ nũgũ ciothe cithiaga ngari-inĩ. Ningĩ no ĩkorwo nĩ nũgũ ciuma ndakaru ũguo ciambia gũcogotha.

Ngĩrora wega nĩndĩrona hena matuka me mwena wa bara, ningĩ ngona hena mabica macurĩtio ma kũga thĩrĩria rĩngĩ ta ee iria rĩrĩ rĩa rĩa Tuzo. Ningĩ ndarora wega nĩndĩrona ngari, na ngari ici cihotaga ee kũgarũrwo kana kũheo mwerekera nĩ matawa maya mekĩrĩtwo. Rĩmwe ndĩrona ndĩrona merĩ mandĩkĩtwo ithano, ũguo nĩ kuonania marahe ngari njĩra na makamĩra no ĩenderee na gũtũmĩra njĩra ĩyo. Rĩmwe ũtheri ũyũ ũngĩgarũrũka ũtuĩke mũtune, yonanagia atĩ ũbatiĩ kũrũgama, ũguo nĩũteithagĩrĩria mũno tondũ nĩũgiragĩrĩria mĩtino ya barabara rĩrĩa matereba marĩ barabara-inĩ, matiũĩ kana nĩmabatiĩ gũkĩra kana matiũĩ nũũ ũbatiĩ kũrũgama nũũ ũbatiĩ kũhũthĩra barabara ĩyo, kana nĩo kana nĩ arĩa angĩ maroka, kuoguo rĩrĩa matawa maya meho, nĩmahotaga kuonereria ũrĩa ngari cibatiĩ gũthiĩ.

Gĩcunjĩ kĩrĩa kĩnene gĩa Kenya, kĩihũrĩtwo nĩ mĩtĩ, kũringana na woni wakwa, nĩ gĩcinjĩ kĩa mwena wa rũgongo. Tondũ mwena wa rũgũngo, nĩgwo ũkoragwo na mĩtĩ mĩingĩ, na njũwĩ nyingĩ. Kana na gĩthiomi gĩa gĩthũngũ, gĩtagwo Mount Kenya Region kana kĩrĩma kĩnene gĩa Kenya. Ũguo gĩcunjĩ kĩrĩa kĩnene gĩkoragwo gĩkuruhanĩtie mwena wa rũgongo wa bũrũri, na nĩgwo ũkoragwo na mĩtĩ mĩingĩ.

Ngĩrora wega ndĩrona hena andũ aingi maihũire nyũmba ĩmwe, na ngĩrora ndĩrona matĩnĩkĩte thĩ. Na matĩnĩkĩire macuka na hau ũguo mwena nĩ ndĩrona hena mathaburia, mĩtũngi, ndoo, makũnia rĩngĩ marĩa mekĩrĩte nguo ciao. Ũguo nĩ ĩroneka nĩ andũ matehotete na rĩngĩ maigĩtwo handũ haha nĩgetha mahote kũheyo ũteithio rĩngĩ nĩ thirikari ya matũra mao, kana thirikari nene. Tondũ rĩngĩ nĩ magũmĩirwo nĩ mũtino rĩngĩ mũtino wa mwaki, kana mũtino wa kĩguo. eeh Ũguo no njuge nĩ andũ mokĩte kana maigĩtwo handũ haha, nĩgetha maheyo ũteithio.

Ngĩrora wega, nĩ ndĩrona mũtumia ũmwe ũrĩa wenjetwo njuĩrĩ na kana keho karoneka ge kanini, na kũringana na urĩa mahana, nyina wa mwana ũyũ nĩ mũhũre nĩ maica, kana nĩ mũndũ ũtaikarĩte maica mega. Ngĩrora nĩ ndĩrona ndagĩtarĩ ũrĩa ũrathima kana gaka, rĩngĩ aragathima nĩgetha amenye mũrimũ ũrĩa kangĩkorwo naguo, kana gugathima ũrugarĩ, kana gũthima ngoro ũrĩa ĩrahũra nĩgetha kahote kũheo ũrigitani. Na kũringana na ũrĩa mũtumia ũyũ ekĩrĩte, ekĩrĩte nguo cia raithi kana nguo cia kĩrathi gĩa thĩ na akeigĩrĩra macuka igũrũ, ũguo nĩ aroneka ta arĩ wa kabira ya ũmaathai.

Ngĩrora wega, nĩndĩrona hena mũthuri wĩ haha, agekĩra kagoti ka whaiti, na ngona mũtumia wĩ harĩa thutha wake ekĩrĩte kagoti ka whaiti. Na mũthuri ũyũ nĩndĩrona hena tũcuba twĩ haha, na ndawa ciĩ haha mwena, ũguo nĩĩronania nĩ mũndũ kana ndagĩtarĩ ũrĩa ũrandĩka ndawa na agaciga mwanya mwanya kũringana na mũthemba wa ndawa. Ũguo nĩkũronania nĩ thibitarĩ kana me thĩiniĩ wa rumu ĩrĩa kana ĩrĩa ĩigagwo ndawa na kũrĩa arwaru marĩkia gũthondekwo nĩ ndagĩtarĩ mokaga kuoya ndawa ciao nĩgetha magacihũthĩre.

Wambere nĩ gũthĩnja kĩongo kana kũrenga kĩongo kĩayo. Wakerĩ ngacoka ngatherũkia maĩ ngamĩikia hau ũguo ngamĩmunyũra maguoya. Ngacoka ngatarũra nda ngaruta maũndũ mau mothe ma thĩiniĩ, mara, higo ndũĩ ciothe, gatathira, indo ciothe ngacita thĩ ngatigwo na ngũkũ ĩrĩa rĩu nĩ nyama. Ngacoka ngamĩthambia wega ngatinangia icunjĩ icunjĩ. Nĩ gũkũ nĩgũkũkingana kana ndĩrenda kũmĩikia maguta-inĩ kana kũmĩkaranga na gĩtũngũrũ. Ũguo rĩmwe rĩrĩa akorwo nĩ gĩtũngũrũ ngatinangia gĩtũngũrũ, nyanya, ngakaranga gĩtũngũrũ na nyanya weega, ngacoka ngaikia icunjĩ icio ingĩ cia ngũkũ kũu thĩiniĩ, ngacoka ngongerera gathubu kanini. Ningĩ akorwo nĩ gũikia maguta-inĩ, ndatinangia icunjĩ icio nene nene, ngacirikia maguta-inĩ maratherũka nginya cikagarũra rangi na cikomagaria igũrũ. Ũguo ngamenya nĩ cia hĩa

Rĩrĩa ndona gacuba gaka kena ndawa ici, onakrowo tiniĩ ndĩracihũthĩra ndona kanyitĩtwo nĩ mũndũ, nĩmenyaga mũndũ ũcio ena meciria maingĩ mũno, na akĩhũthĩra ndawa ĩno, ahũthagĩra nĩgetha ahorerie meciria make, angĩkorwo hena ũndũ mũnene ũramũthumbũra, na maũndũ no makorwo me ma bamĩrĩ, no makorwo me maũndũ mangĩ ma kĩwĩra kana maũndũ maingĩ, nĩo mahũthagĩra ndawa ĩno nĩgetha ĩtuĩke ya kũhoreria meciria mao na mahote kũhorera.

Kĩrĩa ndĩrona haha, ndĩrona nyamũ cia mũthenya wa ngamĩra iria cira cironeka tarĩ kũrĩithio cirĩithagio kũndũ gũkũ. Nĩ cironeka cikĩgeria gũkinyĩra mahuti maria marĩ mũtĩ-inĩ ũyũ ũmwe wĩ haha, na cirageria kũũkĩnyira nĩgetha cione gĩa kũrĩa kana cirĩe mathangũ ma mũtĩ ũcio. Ningĩ nĩ ndĩrona hena nyũmba ĩ harĩa ũguo nĩ nyũmba ya rĩngĩ arĩa marutaga wĩra na nĩ ndĩrona hena andũ erĩ me hau ũguo maragerera rĩngĩ mokĩte kwĩrorera ngamĩra ici kana no makorwo ningĩ marĩ arut aruti a wĩra a gũcirĩithia.

Ngĩrora wega nĩndĩrona haha hena kĩndũ kĩhana mũndũ ũguo ndĩrona tarĩ mũndũ ũrĩkĩtie gũkua akarehwo nyũmba ĩrĩa ĩhũthĩkaga kũiga mĩĩrĩ ũguo rĩrĩa nguona ũguo ndĩrona ĩno ĩhana mocarĩ, mocarĩ ĩrĩa ĩhũthikaga kũiga mĩĩrĩ ĩrĩa ya andũ arĩa makuĩte. Na rĩrĩa bamĩrĩ ciao ciarĩkia kũbanga na kũharĩria mĩbango ya mathiko cigoka cikoya mwĩrĩ ũcio, cikawĩkĩra ithandũkũ na cigathiĩ cikaũhurũkia mĩgũnda-inĩ ya kana makaburi-inĩ ma itũra ciao.

Rĩrĩa ndĩrarĩa kĩgwa, ũndũ wa mbere ũkoragwo gwacũhia kana kũruta ngothi ya igũrũ. Thutha wa hau, ngakĩnyita ngarũma kana ngenyũra gĩcunjĩ kĩmwe, ngagĩkaria kana ngatanuka, ngahiha maĩ marĩa me thĩiniĩ wa kĩgwa kĩu. Thutha ũcio ngate mahuti kana gĩko kĩu gĩtigarĩte thĩiniĩ wa kĩgwa.

Ĩno nĩ macini ya gũthambia nguo, na kaingĩ nĩ ĩhũthĩkaga nĩ andũ arĩa mehotete. Ngĩmĩhũthĩra-rĩ, nĩnyambaga ngamĩnyitithania kana ngamĩkĩra maĩ, kuma harĩ kĩhumo kĩa maĩ. Ngacoka ngamĩnyitithania na thitima, nĩgetha ĩtuĩke ya gwakana na yanjie kũruta wĩra. Ngacoka ngaikia nguo thĩiniĩ iria ciĩna gĩko, ngacikia hau ũguo thĩiniĩ arabu ngacoka ngahihinya ndagĩka iria ndĩrenda nguo icio cihũrwo. Nguo icio ndarĩkia ciarĩkia gũikia hau thĩiniĩ, ngahinga macini ĩyo, nga ĩgacoka ĩgathiũrũrũkia nguo icio ĩgĩcitheragia ĩgĩcihũraga. Ngacoka yarĩkia kana ndagĩka iria ngũihinyĩte, ciarĩkia gũtara ngaruta nguo icio na ngacianĩka.

Wa mbere nĩ ũkũbatara macini ya gũkomereria matumbĩ, tondũ to nginya ũkomererie matumbĩ na ngũkũ, aca. Rĩrĩa, ũthii wa na mbere wokire, nĩ wathire ũkĩrehe macini, cia gũtũrĩkia matumbĩ, kana cia gũkomereria matumbĩ, nginya magatũrĩka magatuĩka tũcui, ũguo rĩrĩa ũgwĩka ũndũ ũyũ, no nginya ũkorwo na macini ĩyo, ũcoke ũkorwo hena kĩhumo gĩa thitima, thitima ĩrĩa etakũra, ningĩ ũcoke ũkorwo na matumbĩ ma ngũkũ.